Mũndũ akĩhingũra akaunti ya bengi nĩ abataragwo nĩ gĩbandĩ, gĩbandĩ ni kandĩ ĩrĩa thirikari ĩkũheaga wahingia mĩaka ĩkũmi na ĩnana, kũguo nĩ ũthiaga ũkaneana gĩbandĩ gĩaku nĩ kĩo kĩhũthagĩrwo gũkũandĩkithia. Ningĩ, nĩ mendaga namba yaku ya thimũ, tondũ akaunti yaku ya bengi nĩ ĩnyitithanagio na namba yaku ya thimũ ũũ atĩ no ũhote kũruta mbeca kũũ bengi-inĩ, na cithiĩ mĩtambo-inĩ yaku ya thimũ ta MPESA. Wa gatatũ, mũndũ nĩ eragwo athiĩ ooĩ ndemwa ciaku cia hitho iria ũrĩhuthagĩra kũhingũra akaunti yakũ ya bengi na kũmĩhinga, na wamũisho, mũndũ nĩ endagwo gũkorwo na mbia tondũ ndũgĩthi kũhingũrĩrwo akaunti yaku ya bengi ũtarĩ na mbia, mũndũ nĩ etagio ciringi ta magana merĩ, na ningĩ no wĩtio ciringi o ciakinya ngiri ĩmwe nĩ getha ũheo kandi ya kũrutaga mbia ATM-inĩ